Ore taata ena baye temurua aang naaa enetipat oleng amu ore inkishu nikidolita tene naa iramat naaji oltung'ani naa ekiret toonkoitoi naapasha ore nabo naa ore inkishu naijio kuna indiim naaji oltung'ani atalepo niliepu kule kumok naaji nikiret neeoki tenkang neyai embata sokoni neeku ore tenewueji inoto iropiyiani ore etiu nejia ore inkishu naijio kuna indiim ninye naaji oltung'ani aiterunyie biashara neeku iyieng inkishu ore etiu nejia keeku inakata esiai indipa aitaki kewon ira oltung'ani.

Enetipat ena baye oleng taata tolosho pookin amu ore taata enikidolita tene naa ketii enewueji inkuashen ore kuna kuashen naa keitayioki tolchamba neeku ore entoki nayieu naaji iltung'anak neibung naa peemoku enkiremore ore tenakata inkuashen naajio kuna naa iya oltung'ani alo aamir nimiru iropiyiani sidan oleng ore ai toki indiim naaji aiterunyie kuna kuashen tenakata biashara neeku iyier nimiri intokitin naaijo chips neeku ore inakata eisidai toltun'ani ore sii ai toki naijio kuna inyianya naaji tenkang ino idung'u ake embata niya enkaji ino naa ekupuo aarer siiyie.

Ore entoki nanu nadamu tenadol ena siai ,kadamu olchani loormaembe ashua oloorkulie matunta akeyiyie naa. Ore tenakata ena nikidolita tene etuuno apa ele lee ele shani tenkang enye naa ore ele shani itodua ajo eyaka irmatunta kumok ore tenakata kulo matunta keidim ele lee aitayu leno amir tesokoni naa ore ina kata keeku enoto iropiyiani toonkoitoi pookin nabanaa inaayieu ore ae toki ore irmatunda laijio kulo teninyia ninye oltung'ani obo ashuu waare naa kenyor osese lino neeku ore tenakata ena baye naa embae sidia teneyiolou iltung'anak aataas neuni irkiek tonkang'itie

Ore taata enasiai enkitotioto ontokitin nemegol amu milo nai sukul piiyiolou aitotio intokitin naaijo tenakata anaa kuna kineji eji nikidolta tene. Neaku ore naji entoki najoki nanu oltung'ani loyou neyiolou ena siai naa pee, kelotu kake maitoduaa nanu nai tenaake ayiolo nanu nedol inkoitoi pookin nagira aiko asuj paaitoti kuna tokitin ainei naakeidim inakata sininye atayiolo. Ore sii aitoki ore nkineji naijo kuna tenimoku oltung'ani ayaku iata inkineji neentoki sidai oleng' amu keeta faida sapuk.

Ore eneikoni tenetumi ena baye naa teneas oltung'ani enkiremore ore enaa enikidolita tene ore ele tung'ani otii enewueji naa keibung'ita impoosok ashua endaa akeyie natuuno tolchamba lenye naa ore tenekara ele tung'ani ore. Ena daa naa keret toonkoitoi naaapasha amu ore nabo ore ena daa naa kenya ninye tenkang enye ore aitoki ore teniyieu niyiolou ena baaye naa keyieu niyiolou imbaa kumok naipirta enkiremore amu ketii intokitin naanare neyeiolpu oltung'ani amu ketii ninye imoyiaritin naimu kuna daiki naa enkindim nikinyialaki olchamba lino pooki neeku keyieu ake nesuj inkoitoi pookin naanare .

Ore tenakata entoki nagira aasa naa ketii ilewa lootii olchamba ore etii ele lee atua olchamba lenye naa kegira aitayu endaa naa ore ena daa naa impoosho ore tenakata kuna pooshok teneitau oltung'ani naa keretisho oleng naa ore tenakata kuna poosho teniya sokini naa ekindim aatorishie inchidai pookin niyata ore sii ai toki ore enkae baye nagira aasa tene naa etuunoo ele lee irpaek tolchamba lenye naa ore siininye irpaek naa itum eenkurma tiatua kulo paek aku teneeku etubulutua esidai naa indiim ashomo aidong'o ashuu imir leleo paek.

Ore taata tenarishata naa kegira pooking'ai amoku mashinini tesiai enkiremore oolchambai lenye. Neaku ore esiai oomashinini netareto iltung'ana tonkoitoi kumok oleng' amu ore imashinini naa ore ninye tinintumia entoki naijo oltarakita airem olchamba lino nemenyaanyukie nai teneirem iltung'anak. Ore ai toki, keetai taata imashinini naabukoki ilchambai inkariak. Ore nena mashinini naakeas esiai nemeas oltung'ani, naakesioki sii. Ore ai toki, etaa ore ninye tesiai enkesare naakeetai imashinini naitai, naa naitai ina daa naakeitai tonkoitoi sidan amu meinyal endaa neaku meetai indaiki naainyala. Ore sii ai toki naakesioki kuna mashinini aidip esiai menyaanyukie iltung'anak.

Ore enkampuni naaijo safaricom naa kiidim ailepunyie enkisuma e digital too nkoitoi kumok. Ore nabo naa pee ilepunyie network tenkopang' peyie etumoki naa iltunganak aanoto sidai amu ore tenitum oltungani network sidai naa keeku nakata keleleku esiai, ore sii ai toki naa peyie eritisho aishooyo intokitin naijo smartphones amu ore nakata naa ketumoki oltungani atayiolo arashu aisuma intokitin pookin niyieu naa e digital teina smartphones. Ore ai toki naa pee ishooyo arashu peeret isukuulini aishooyo internet naaji kepikaki naaji sukuul tenkopang',nepikaki iyiook Wifi arashu ishoru bundles naa keeku nakata etareto iltunganak oleng' amu isuma oltungani enkisuma ino e digital esidai.

Ore tataa enaiko oltung'ani teneiput empalai e kra ata metii esiai eserkali naaidim ake aiputaki kewon teintanet. Ore teneaku iyata esimu ino, smartphone ino niata intanet, naitumoki nakata aiputa inapalai amu ketumoyu teintanet pookin, naakeaku nakata ekinteleliaki esiai.

Ore naaji inkoitoi naasi peyie meitoki imali esirkali ainyiala naa ore naaji impaa naasi naa peeyie eing'oruni iwuejitin sidan naapiki imali kuna nemeinyiala aasioki peemeitoki naa ainyiala ore tenakata aenaa enchan na keidim ninye ainyiala imali neeku tenetumi naaji ewueji sidai nepiki imali naa meitoki ashaiki ore aitoki ore peetii naaji oloinyial naa peing'oruni naaji security laing'or peemeitoki naa imali ainyiala.

Ore entoki nadamu edukuya tenadol ena siai naa kadamu enkiremore, amu ore ena pisha natii enewueji naa kitodolu irmaisurin naa ore kulo maisurin naa ketuunoki apa, ketubulutua tenkata naado ore etiu neija ore kulo maisurin naa keretisho toonkoitoi naapaasha amu endaa toi ena naa keyau sii kulo maisurin iropiyiani naai teniya oltung'ani esokoni alo alo amirr, neeku ore ena naa embaye etipat naaji nayieu nemoku iltung'anak aas aun ndaiki naaijo irmaisurin.

Ore kuna ambunini naa ore naaji eniko peeret iloshon liabori naa piilepunye ntokitin naijo enaa network peyie metaa keetai network too nona wojitin e abori peetumoki naa iltung'anak aatabaiki ntokitin e dijital. Ore ai toki naa piisum iltung'anak ntokitin naijo teknoloji amu ore teneyiolou oltung'ani teknoloji, naa keeku keyiolo ajo kanyoo naloito dukuya tena maisha taata nekitii e digital.

Enetipat enasiai temurua ang oleng amu, ore ena nenkiremore. Nore enasiai nesiai sidai oleng, amu keeku ninye ore eton niata enkop naija ena nemesheta nemetii aitoki, naa keeku metonita ake nejia. Keeku keeta enintaasita inakop ino. Ore aitoki, ore enaa enikidolta tene, ketii etuunoki irmatunda. Ore kulo matunda, naa keretisho tonkoitoii napaasha oleng. Amu emiri ninye kulo tokiting na keyau iropiyiani sidan, na kenyai si amu kenyor iseseni loltung'anak, neeku ore ena nebae sidai oleng tenemoku iltung'anak aas.

Ore taata entoki nailepunye enkisuma tena rishata oleng' naa ilepunye ena siai e dijital naewuo netaa kegirai aisum iltung'anak esiai e teknoloji naa kilepunye inakata ina enkisuma oo nkera te sapuk oleng'. Ore ai toki ore tenakata nkera naa kepuo sukuulini too ng'arin keyai too mashinini napaasha neeku ketum menauru inakata nena kera neeku kisho ninje motisha naitorerie aapuoyie naa sukuul. Ore ai toki naa ore taata sukuulini naake egirai aishooyo intanet anaa wifi, ore te ntokitin naijo nena kisho nkera eng'eno nayiolounye ajo kanyo naloito dukuya te intanet arashu kanyoo naloito dukuya tolosho amu ketii poki toki intanet.

Ore taata entoki nailepunyie enkisuma tena rishata naa ilepunyie ena siai e digital naewuo , netaa kegirae aisum iltunganak enkisuma e tenchnology naa kilepunyie ina kata ina tesapuk oleng. Ore ae toki , ore taata inkera naa kepuo isukuulini toongarin , keyay too mashinini naapasha neaku ketum, menauru inakata nena kera niaku kisho ninche motisha naitorierie naa apuoyie naa sukuul. Ore ae toki naa ore taata isukuulini naa kegirae aishooyo internet anaa wifi , naa ore intokitin naijo nena , kisho inkera engeno nayiolounyie ajo kainyioo naloito dukuya te internet arashu kainyioo naloito dukuya amu ketii pooki toki internet.

Ore enkisuma e digital naa kepashere enapa musana tenk

Wore taata tenarishata, naa wore ekirai aitumia technology naa meekure enyamal iltunganak oleng'. Amu etaa iindim iata oltungani imashinini niasishore, naa wore kuna mashinini eekindim airrorie enkutuk naba enaa eniyieu. Neeku iyie loliki ena mashini eneas, nikincho naa ninye enatoki naaduo nitiaka. Neeku wore taata ena, naa embaye sidai amu keret iltunganak, loonkutukie naapaasha, peyie eyiolou pookin naa enatoki nabo naa najitoi, neeku keyau ninye inatoki olningo nielewanai sii.

Ore taata ICT naake egira aibung'a o nkampunini sapuk naijo noo Telecom peyie itabari naa ena siai e dijitol nkuapi naalamita olduka, naa ore nkampunini naijo noo Telecom naake iakikisha ajo itabaikiaki iltung'anak loo loonapi loolamita olduka network, neeku keetai naa ninye network metaa ketumoki naa ninye iltung'anak airoro orkulie tung'anak loolakuaniki. Ore sii ai toki naake egira taata sirkali aishooyo enkisuma ena e si oo kuna siaitin e dijitol, niisum iltung'anak kuna siaitin e teknoloji peyie iyolou naa iltung'anak ajo kanyoo naloito dukuya. Ore sii ai toki ore taata ICT, tenebo o serkali naa kegira aiakikisha ajo ore illtung'anak loolamita olduka naake etum kuna simui kuna smart phones te te te te too ropiani ee abori peyie etumoki naa sininje aatayiolo ajo kanyoo naloito dukuya tena siai e teknloji.

Ore taata eroruata naita sirkali peyie itabari ena siai e dijital nkuapi naalamita olduka naake egira aishooyo enkisuma e pesho ena ena naipirta ena siai e teknoloji naa pee etumoki sininje lelo tung'anak loolamita olduka aatayioloto ajo kanyo naloito dukuya tena siai e dijital neeku ore ena nee embaye naasita sirkali. Ore sii ai toki kenyokita ICT aibung'a o nkampunini sapukin naijo noo Teleom peyie itabari naa network nona kuapi metaa ketumoki naa ninye iltung'anak airoro oltung'anak loopaasha.

Ibung' ore taata irmalimuni pookin te kenya, nibung' a ena siai enkisuma e dijital oleng, naa ore ena siai netareto iltung'anak oleng' nelepunye sii enkisuma tolosho amu etaa kore tenilakua naa isuma ake pooki kata niyeu o poki o te poki woji nitii amu ketaa naa keetai imashinini niindim atabaikinye iltung'anak ata loolakua. Ore sii ai toki netaa keetai intanet, naa ore ina intanet naake eret iltung'anak loo wuejitin neepaasha peyie eponu pookin tenebo peyie ereto naa tena siai e dijitol. Ore sii aitoki, ilepunye ena siai enkisuma oleng' amu etaa tenakata iindim oltung'ani aigero ntokitin inonok te retoto e intanet naa.

Wore entoki naasisho tookuna pokirare, tesirkali otoosiaitin oloopeny ICT, naa wore tengeno ai nanu, naa kaidim atejo esiai oloopeny e ICT. Amu wore taata tenarishata nikitii, netaa taa wore pookin toki netaa technology . Neeku wore naaji teneetai serkali, nemekira ninche aitumia ICT, neton naa inakata ninche eton etii sidai oleng'. Wore ninche ena siai oloopeny, naa ketumoki inakata ninche aitaki ate intokitin naijo website, naa ketumoki ina kata imbiasharani enye ailepa amu keaku keyiolo iltunganak loonkuapi pookin, neeku kelamita ena siai esirkali tenelakwa oleng'.

Ore taata teknoloji naa ore te too sukuulini naake egirai aitumia too nkoitoi napaasha arashu te sapuk. Ore taata ena teknoloji naake egira aret irmalimuni o nkera too nkoitoi napaasha amu ore ena teknoloji, ore taata kegira aret ninje nkera metaa ketum nkera mbukui nai naisum naa ketum pooki kata nayeu amu keeku naa keeta intanet naake keeku keeta ketumoki aatijing online naa keeku ketum inakata embuku enkerai embuku pookin naba enaa enayeu. Ore sii ai toki nilepunye teknoloji ena toki oleng' amu etaa itumoki oltung'ani aisumayu te poki wueji nitii o te poki kata amu ketaa naa keetai ena siai e teknoloji.